Pichani lero driving mar licence mar riembo mar ngato

Pichani lero jo siasa mag Azimio la Umoja kendo gidhi e gweng moro kendo giriembo yore gi mag siasa kendo jo gweng no mor ka gitimo nyasi

Tijni mane akuongo time, ne an gi kibaji mang'eny, ok ne ang'eyo ni anyalo time nikech ne onene matekna kendo ne aonge kata okang' moro amora mane ase goyo e tijni.

Pichani lero town, chuny boma ma Mombasa kendo olero pembe angwen mayudore e boma ma Mombasa

Tijni ahere nikech ne en tich mana chako timo kendo noyawona yo mang'eny nikech misara manichula ne ber ahinya.